Chang koimutik kot mising olon yoe temik siret noton nebo mbarenikwak netai ko muche komanyor bik Che choton chebo serkali Che nyolu koyae kasit noton nebo siret ak imuche kechor icheget keiben chepkondok bik Che makoraek kolenjin nyolu kosirge en mbarenikwak

En emoni bo Kenya ko kikochanga bik kot mising Che chorse en serkali ago asi kobosok niton ko nyolu kelewen kandoindet noton nengom ak ne nomegei ak boisioni kora konyolu kecheng chito ne ingen Ole kiriptoi sukulisiek ak Ole kiriptoi lagok ak kongen kora Ole kipcheitoito rabinik en sukulisiek Che terter

En emoni bo Kenya kotindoi ngatutik choton Che terter kotienge mornet ainon en komostab temisiet komi ngatutik Che kikinde Che manyolu koyai kabatik kou en aletab katoldoywek ko tam bik Che Chang koibu choton chekonu serkali ak kora en kerichek komiten Che machamdaatin koboisien kabatik amun borei ngungunyek

En emonito bo Kenya komiten kampunisiek Choton Che terter chebo serkali ako tinye boisionik choton Che terter Che kaigochi serkali kampunit noton nebo KEBS kotindoi boisiet noton nebo koger kampunisiek Che terter ak kabatik cheminse koger kole kamin minutik choton Che kororon ako Che iyonotin en emoni asikobit komokon kaimut

En komoswek choton Che terter kochang kabatik choton Che yoe boisionik kwak ago terter boisinichu Imuch koyoe chi minset ab bandek anan ko nganuk anan kere temik ko komirmiret ngoeten serkali koboisien mashinisiek choton alak anan ko kerichek chekirondoen

En emoni bo Kenya ko kila kenyit kotindoi bilisiek Che terter emonito ako ibu benkit noton neo bilisiechu asikobit konai emet akobo Che kokoba ak Ole kiboisioto ako toreteti kogon ngatutik chebo rabinik Che kigochin en kenyit noton nenyone

Kipsomaninik choton Che loen komuche koboisien moswoknatet noton nebo kasari koyaen tuguk choton Che terter kou yon loo kipsomanyat ak sukulinyin komuche koboisien soet asi komuch kosoman ak konyorchigei tuguk tugul Che ki mokyingei en sukul kosir kwo oleloo bakoi sukul yoton Ole boisien chepkondok chechang

Bik choton chebo mornet ab NTSA ko bik Che ribe oret ago tindoi bistoutik choton Che manyolu koyai chi koboisien oret netai ko chi neboisien karit ko monyoluu kolabat soiti anan ko overtaken en Ole moyoto kora chi nekete karit ko nyolu kogikigochi lesienit noton nebo koget karit

En emoniton bo Kenya ko toche kiprutoinik choton cheterter kobun emotinuek alaak, ako bichuton chetoche kiprutoinik en komoswek cheterter ko ng'ololchin komyee ak koribe ichek, komutote olekamach ak kochengkyin tuguk chemoche amun bo komonut kiprutoinik en emenyon, ibu ichek aisurutyet.

En emotinwek che terter ko mii tugoshek chebo olishet ako terter kotiengee kit noton ne oldo. Kit noton netaa neyoe olishet en korik che echen kosir siroshekab sang ko Chang kot missing tugoshek chu ako imuche ichek kobosun beit nebo tuguk che keal ii kosir sirosheek che loen ako machang ako kalii beit koraa olishet korik che echen ko

Anee en kosorwek chechang ii oboishen simoit nenyun en ngalalet olon omoche angalal ak chi obirjini inendet sait agetugul ii komowe ole loo. Inyumnyumi ngalalet simoit amun imuche ingololchi chi agetugul nekemoche en sait nekebwat ako mokiboishen chepkondok chechang missing asi imuch ingalal ak biik alak

En emonito bo Kenya kochang kabatik chebo minutik choton Che terter ago minutichuton ko kimine en Kenya ago minutichu komuch keyeten alak angamun imuche ko mochomdoi serkali keib anan koib kiprutoinik koba emotinwek ab sang kora Ole ngemdoi serkali komuche ko tuguk choton cheu bangik ko ngemei neranik ako noton sikai koyetat chuton

Kipsomaninik choton cheterter chemiten emoni bo Kenya alak komuche koyoe somanetnywan koboishen soet anan kikuren internet koimutik choton chenyoru Ako chemakat ak chikilishet ii koneta ko mokilsomaninik tugul chetindoi simoishek choton cheimuch kosomanen olda age ko motindo sitimet noton koimuch komonyor soet en chokyinet

Chang kewelutik kot mising choton Che nyoru temik ak kabatik olon moche koalda minutikwak serkalit noton nebo Kenya kotindoi mornet noton ne tononjin keretab tuguk choton Che mandoi ago miten kiagik Che manyolunot komanda anan koba emotinwek ab sang ko kewelutiet

Serikalit noton nebo Kenya ko mapcheita stimet en komoswek che terter en Kenya. Noton amunee sikomuche konyor internet sukulishek chechang' chebo taonishek ako manyor sukulishek choton chemi kokwet. Ako niton komakaran kot mising' amun manyoru somanet noton ne kerkei.

Chang' tukuk che nyolu koyai serikalit noton nebo Kenya anan ko mornet noton ne kichop serikalit. Netai konyolu kochop rapinik choton chepo pesendo kokochi temik asikotaretak atakan tukul. Kora konyolu kochope tuiyoshek choton che terter eng kila kenyit asikotuitos temik.

Serikalit noton nebo Kenya ko nyolu koyachin temik kipagenge asi kotaret ichek en tesetab ke nebo rurutik ak tukuk alak. Nyolu kochope ichek tuiyet ne nyolu kotuiyo temik ak kong'alalchikei olekiriptoi temishet ak minutik choton chemi mbar.

Miten oret noton nepo koyai chamchinaik chepo chemung'araik en ndonyoishek ak dukoshek che terter. En kasari ko kikopit tukuk choton che mopo iman ako imuchi kosamis en kipkosope. Ko poishet ne yaei pichuton ko kokerat kotko koron tukuk choton che aldai chemung'araek ak kotko muchi koam chi ak komasich miondo ake tukul.

En emoniton po Kenya ko kikinde tetutik choton che terter sikopit kotaret kipsomaninik ak pik alak. Tetutik choton chebo ICT che kikinde ko kikonamkei ak somanet ngamun kikinde mpaka kokwatinwek sikomuch konyorchikei akok somanet kopun soet. Kora komuchi kopaishen soet en tukuk che ter ter.

Komoswek che terter en emoni bo Kenya ko kikoba biik chechang en korikwak kobaa komeny tounishek ako nyoluu kokobwan kot noton nememye asikopit kotoreten gee inendet ole nyoluu kongololjindo mokoriot mengiikyik ii netaa ko kotililit korik che menye bichu ak koguyogee en betut nenyoluu koliponi

Sukulishek che terter en emoni bo Kenya ko yoe kaparastaetab logoywek kobun komoswek choton che terter. Atkai tugul kochome koborosteji logoywek choton chechwak en sukul ii ngamun kipsomaninik icheget che tam kogose atkai tugul ngosiryo look choton chebo sukulit koraa koborostokse icheget komo

Kasari ko kikopit tuguk choton che terter ako ter tuguchuton kotiengee muswognotet noton ne kokwo barak kasari ako boishetab AI niton en ngalalet ii ko netaa ko kikobos boishetab biik anan kazishek en komoswek che terter kimuche keboishen AI kotar kazishek choton